Temishet nebo minutik choton chekioldo nyumnyum misink kebute sokek kotiengee chongindo nebo sokek en ngungunyek choton chebiriren kemine abokora minutik choton chekibute sokek ii amun yoe komie kotiengee motindo mauek niton koboru kole motinyee logoek che ome kebut ako niton kotiengee chang sokek kosir mauek chekotomiten lochindo nebo minutik komi ngweny kot misink niton ngot kokotomi kebolu tigitik komonyoru keljin temindet kit ake koraa komi minutikab monutik cheterter en imbaret agenge minutik chechang choton chetinye sokek kotoreti ngungunyek kot komabit koyenetab beek.

En kebeberta nebo yetunetab minutik chekimine keboishen selelok ak ng'ung'unyek chekokindee kotoldoleiwek anan ko ng'ung'unyek cheokwoen, en urweet komomii kotab selele kobaten kiuren sokekab minutik cheyomnyotin sikoter koyenetab beek nemii barak, kotieng'e minutiet ak robta kimuchi kemiin kounoton en mbar.

Simochome boishoni koboishen kamatik ngubutab borto neoo akoo ngot ko kibarua sikeliban koyoche kotem elewon mising sikeliban rabinik choton chetuten kora, en chetindo lokok koseretos lakok en botoiwek, siorortos sikobir asista anan ko robtaa, miten ortinwek chebo kasari chekimuche keboishen kitutyinen satiet minutik, kararan inee kora boishoni en kebeberta nebo minutik, temetab ngungunyek kosiche nebo king'ol kobwa akwoindo barak sikonyor minutik, en komoswek chemomi kasisyek kora konyoru nabaas ak kelchin biik chemotindo kasisiek amuun yoe kasini sikeliban konyorchikee kelchin en betut.

Lokoek chetindo tenderek kotindoi kamuket nebo korut akoik minutik alak, kou paipai, maembe, ndimo, mokopchat ak alak kotinye tenderek chekimuchi kemin ak korut koechekitun koik minutik, lokoek chemotinye tenderek kou ndisiot, sabibuk ak lokoyatab beek, oreet nikimuchi keminen keboishen satiet, sokek ak kosobeiwek chebo ketit.

Cheipestos minutik chekiome ak che kioldo ii ,ko minutik chekioldo koibe kasarta negoi misink sikorurio kou kenyit agenge ,kenyisiek oeng anan ko orowek sogol kominutik chekiome konomen orowek somok ak kebaa agoi kenyit agenge niton kogochin kopesiet minutik chekiome ak chekioldo ,obokora minutik chekioldo ko ketik choton cheechen chekimusuji konwokekitun sikioldoi kou sokek anan ko logoek chetindo.

Kiaki choton chekiripe sikenyorunen kelchin nepo panyek ak makotok kekerer chechang mising koterchinenge ak chekinyorunen cheko, tugaa chepo panyek kiuito kong'eten komosta ake akoi oldo ake en mbaronok chepo bororiet, kimuche kenyorunen cheko kopaten tuten miising amun boisien nguput neo en banda.